Kisumu, nairobi, Mombasa, Homa bay, Siaya, Migori, Kakamega, Kwale, Taita Taveta, Voi, Thika, Ngong' Malindi, Nanyuki Kericho, Lamu, Maralal. Voi, Marsabit, Lodwar, Webuye. Mandera, Wajir, Garissa, Rungiri, Kapsabet, Kiambu